Ore enkardasi naidim nanu etejo kenare piata naa enkadasi oorpolisi lazima peingeroki irpolisi enkardasi ninasaki ajoki keeta entumo naloito aas ashua awosh tewueji neje te Uhuru park aiteru esaa naje ompaka saaja peyiolou naa teneidimayu ninye nepuonu aishoru engari natumo ataa iwuejitin ore enkae naa enkardasi enairobi lazima piata enkardasi nikinchoo kaunti peitodolu ajo kinchoo orusa nikingeroki enkardasi metaa ore pooki toki naaata tine wueji keyiolo county ashuu serkali e county enairobi ajo ninche nllikichoo orusha peitumoki ashomo ataasa inatumo tine wueji neeku kajo naaji nanu nena ardasini are inemaana oleng

Nilo wesimu ino, ninkilikwan oltung'ani le M-PESA tenaa keeta mpisai, niliki ajoki ka mpisai aja iyieu nintau. Nilo si iyata enkipande. Lasima piata enkipande, teniyieu nintau mpisai te M-PESA ashu te agent. Ore tenintayu te M-PESA, ilo ake M-PESA, nigusa ewueji nejo ntayu ropiyiani, nipik impisai naa niyieu nintau, nipik PIN ino e M-PESA. Nincho oltung'ani le M-PESA enkipande ino aitodol. Ore tenee ning'uraa, niger inamba enkipande, alafu nikincho naduo pisai inono.

peduaya isiatin pookin olpolisi, aa ore si enkae na pejuru keeya oltungana pooki lootekini ajo ilotara ilpolisi, kengamu si, malalamishi oltungana lolosho le kenya, ipirta mateso olpolisi ashu keya nasababisha ilpolisi, ashu teneti ilpolisi lemingira aitobir esiai aitobiraki, teneti ilpolisi lemiasiata esiai aitobiraki, na ore iltungana lolosho le kenya, edim atolikioi teleturur le ipoa nedumu ninche ele turur le ipoa erishata ajuru, ninche tena kesipa ashu nejuru inkeyatin pooki nai sababisha ilpolisi ashu isiatin olpolisi

Pingor iltunganak lolosho le kenya otii ikwapi eboo peyie meaku kegira aimaa mateso too kwapi eboo ore sii tenetii iltunganak lolosho le kenya onotito enyamali tidialo ookwapi eboo naa ena ministry nitasheiki kwapi eboo nanare nejuru nesuj neakikisha ajo enotito lelo tunganak lolosho le kenya esipata ore si enkae keakikisha ajo keata olosho le kenya okwapi eboo eh keningo vizuri keata etii keata naboisho sidai ashu entoki naaji keata relations sidai foreign relations .

Ekumok irbunkei lolosho le Kenya, amu keetae constituencies kumok oleng nabaya mia mbili otoki, neetae si kulo oshi logelu enchama, ataa nominated members of parliament, neeku aikumok oleng. Kake, ore ake maipoto irkutik inkarn, naa etii kalimu le Kajiado amu Kajiado namanya nanu, ketii oloji George Ole Sunkuyia, netii oloji Onesmus Nkokoyo, netii oloji Ole Parashina, Memusi Ole Kanchori, neetae oloji Kakuta Ole Maimai, neetae, netae Rempasi te Kajiado, eetae ole Kikuyu loji Kimani Ichungwa, neetae te Nairobi enaa oloji Babu Owino, neetae, eetae akeyie irkumok.

Abol ake kompyuta ashu esimu ai najing ormutandao aa e -citizen eh kapik ake amu enare naa keeta kila mtu poki tung'ani account eh e citizen tenkaraki ineweuji oshi taata etumieki kardasini kumok arashu services olosho le kenya ore paa ajing ena account ai eh e citizen naabol naingoru naa inarubata natii inapalai nayieu naitangejuk eh nalo napik namba ainei ekipande oo namba esimu alafu nairiiwa ore paairiwa naashukoki or message ena ene wueji eh e citizen nashukukoki or message elelek aanyu kuti olongi naikash peyie etumoki ina palai atupuku .